En kasari ko kikoit moshinishek Checheng chekororon chekekeen cheko en korenyon, moshinishek chutet Kobo kora komonut missing en temik choton chebole tugaa chechang ana tugaa cheyechen chebo cheko, ko mashinishek chute ko sait age kotindo kewelutikab anan timdo kewelutik cheyach yon kokoboishen komie. Yon menai iboishen moshinishek chekiken chego komuche kobar tugaa anan kokul chego kosir en tugaa nguni moi chito neblishen ko chito nekikinet anan nekikonai koboishen sikopit kokeen chego komie amobit komian anan koyumisan tugaa choto chekiken moshinit ko noton komyolu kegeer yon boishen.

Kerenyun akobo bik chebole tugaa chebo panyek ko tugaa chebo panyek konyilu keripto komie yoche kiolchin chekororon chebo panyek sikopit koyai icheket koyechekitun komie ko kororon. Koraa koyoche kebai kobiyoso en sait agetutuk sikopit konyor chametagee nebo borto, koraa en bik choyenye tugaa anan chon oldo panyek konyilu kegeer kele kakipiman teta kotomo keyeny sikopit kenai koyo tindo miondo agetutuk sikopit komainamda bik anan bik chebole panyek choto ngamun yeam bik panyek chotet komuche komioso.

Muswong'natetab soet nebo kasari kobo komonut nguni en temik anan en biik tugul cheyoei kasitab imbar nitet ko amune ko ni boishonik chebo imbar imuchei icheng' tukuk chechang' en soet che imuche kotoretin en kasitab imbar imuchei icheng' akot kerichek chekiboishen kebiten tukuk yon kenyoru kaimutyet anan miyondo nekanam tukukuk aomengen ile tos miyoni ko nee ko imuche icheng' en soet kora kotoretin yon karuriyo rurutikuk imuche inde soet sikobit koker biik chemokchingei anan koker olik inyoru biik cheolei akiborchi ichek konai ole imi sikobwa

Oratinwek chebo sirutik ak muswong'natetab kasari ko bo kamanut anan tindoi kamanutiyet ne oo en temishet en nguni sirutik kotoreti temik kocheng' tukukuk chechang' akobo minutikchwai kosoman akobo minutik cheterter ole kimindoi ak ole yochei keripto minutik chotet kora en muswong'natetab kasari kotoreti kora en ng'alekab temishet amu imuche inyorchigei tukuk chechang' eng' muswong'natet cheng'ololen akobo temishet ko nitet koyoin ikilgei en kasi ng'ung' nebo temishet toretin kora iker biik chechang' cheisuldoen kasit anan temishet noton imoche iyat akobit iker ole mintoi ak ole riptoi icheget

Kirakipan toretoshek chechang missing en kokwet ak emet ngamun anan komiten en kokwet toretoshek cheketoreti lokokab sukul kiyumchin rabishek sikopit konyor chelipone rabishekab sukul ko notet ko kiamuch otoret akanee alipan anan okoito rabishek chekiotinye ketoreten rabishek choton chekibo sukul . Koraa kikotoret koraa chekimiten chekiyumi chekibo chito nemioni ko koitoret koraa ,ko niton Kobo komonut ngamun kitoreti bik sikopit yon itinye okinye kewekutyet anan komuche akichek kotoretin n Ko noton kokonu kechomio ak kobur.

Chang oratunwek che ochome anan chebo temishet en muswoknotetab kasari nitet kotoreti bik chechang sikopit konai ole kimindo tukuk anan minutik chemoche chii komin. Toreti koraa sikopit kosich ngomnotet neo akobo oleyoche keminda ak kotoldoloiwek cheyoche keminda ak olekiripti. En anee ko kiracham ak ochome osib ole kiriptoo anan olekiboito tugaaen muswoknotetab kasari, nitet ochome okere tukuk cheyoche keputyi tugaa chotet chebo chegoo chekekeen en koo sikopit kokon chego chechang ak isich chepkondok chekayamin.

Chang' kanetutik che kiranetgei anan che kiranyoru en ole oo ana en tuyet ne kirawe choton chepo ole kiyaitai poishonikuk chepo gaa anan chepo mbar. En yotet ko kikakikur piik anan kandoik che ingen missing' akopa temishet. Ko netech ole yache keripta mbarenikchok ak ole yache kepanganda minutikchok en imbar kosupgei ak ole u itondap emet. Kora atinye kipagengeishek che chang' anan choronok che chang' chang' che kiketuye ge asikopit ketaretgei eng' ki age tugul ne kimache kou yan lamache aminsa ako ka maatinye tuguuk che aminsen amuch asam chrowa nenyunet kotaretan katoldoloiwek anan ko keswek asi amin.

Temishet neosuldoen anee en mbarenyun anyoru ngomnotet anan ngomnotoshek en ole atemndoi ak ole oriptoi tugukyuk en muswoknotet anan en soet ko abochengee kit neomoche amin anan kit noomine en soet akobit anetkee kii agetugul ele yoche keribto tuguchotet sikopit korurio komie kora anyoru koetwon konetishet netam kinete biik en olinyonet elekiripto tuguguk ak ole kichopto mbarengung nipuch mising ko soet Kobo komonut amun imuche inetkee kii agetugul nepo temishet yeimiten nyeken akopit ikuye komie akinai ole yoche keyaita sikopit inyoru komonutiet neoo

Kip agengeitap temik eng' korenyun ko pa kamanut missing' ako icheget ko che kitengei anan chepo kamanut eng' kokwet. Icheget ko taretigei eng' minset ap tuguuk che terter. Yan mara kamakotindai eng' ko anan ko manyor rapisek che temishen temindet ngot ketareti kikachin si tun koweek anan kechutgei tugul ak kemin mbaret ne oo, kemin tuguuk che kergei, si yan kakorurya kepchei rapishek tugul nitet kotsreti kokwet kopur eng' kip agenge ak kochamia komarerchi tuguuk che kiame ak che paishen en paetap sait age tugul cheu kepaen lagok.

En inguni anan en emani pa Kenya ko mekiyani ng'alek ap FGM ngamun kikong'em somanetap lagok che tipik. Kikoyai ichek kometa sukul anan komang' eng' sukul kosupgei ak piik che lelen yon kakeachi lakwet FGM ko nyalu kitun anan ko kakoyam kowa kot inendet. Ko nitet ko kikoesha serkali en chi age tugul ne isudaen konyalu kerat anan koitchi ng'atutik chepo kasari. Ne puch en piik alak che en kokwatunwek che miten orit kapisa komi che tako ung'chingei anan che tako unye lagok kopa anan kopa keachi FGM . Ko nitet ko kiit ne kikong'em pandap tai nepo tipiik.

eng temik chechang chebo emoni pakenya. kouyan kamach chepkondok chepaishe eng pasihenwan nepa mbaar kopendi benkit nepoishe sigopit kikochi pesendo nepo rapishek chekamachinkei sigosuldae paishonin chepo mbaar. nguno yawendi pakosame rapishek eng penkit koyache konyit karatasishek chote sikopit kikochi rapishek cheteseen paisheni nebo mbaar ko anee kotam apapeseni eng benkit noton nepa equity sikopiit yoon kaput chai amun anee atemindet nepachaik kopit kotileen yotok akolipan pesenotet notok kasom

Ripet ap rapishek ko pa kamanut missing' eng' chi age tugul. Ane kira netgei ole kiriptoi rapishek. Yan kanyoru rapishek en arawet choton chepo kasit ko yache ande tapan rapishek alak asikopit kotaretan yan kapiit nyasut. Ko alak ayakte kopa gaa asikopit keyaen poishonik chepo gaa. Kora ko ripset ap anan konoret ap rapishek ko pa kamanut missing'. Nyalu en chi age tugul kopaishen rapishek en oret ne kararan asikopit komuch kotestai en sapenyin anan en asitnyin komye amawesten rapishek.

Ko i temindet ko naylu inai ole iriptai nyasutik ap temishet en kasini nepo temishet. Achek ko kire nai ole u itondap emet ak ole wenditai kila kenyit sikopit ya imache imin tuguk icheng' petut anan arawet ne name gei ak tuguchotet asikopit komenyoru nyasutiet anan ko asenet nepo tuguk che kemin ko en yotet ko taretin anan yache itindai ng'amnatet ne oo yan imache imin tuguk. Ako kora yan i temindet koyache iyan kiit age tugul ne kapit eng' temishet. Yan kenyoru asenet konyalu iyan ak itestai ak kasing'ung'.

Ngomnotet ne otinye ak oratunwek chekororon chekiranetgee akobo temishet kitam opchechinii temik en kokwet en ortinwek chechang, tam okure icheket anan kechob betut nekararan ak ityo inyanet icheket ole kimimdo tukuk kwak kotiyengee ak kii agetutuk nemoche chii komin. Ko en yotet ko oletam obongoindoi omwoe ole en betut nekile kinetigee akobo ole kimimdo minutyet oinon ak ityo ko bik che chome minutyo noton kobwone en betut noton onyon ororchi ak omwochi oleyoche keripto sikosich rurutik che kororon en imb.

En emeoni bo Kenya kocheng nguni nabasisiek chebo temishet kotiyengee ak tukuk cherorto ana tukuk chengering nguni en emetab Kenya, kou en inguni ko beit anan okietab pandek komoi barak ko inhunon komyolu temik tukuk komin pandek en chongindo sikopit konyochigee chepkondok chechang ngamun mokingee bik chechang. Koraa tukuk cheu nyanyik ko choton chemokingee bio chechang en kasarta agetukul ko notet ko yon kemin temindet komenyoru asenet ngamun mii bakak makenywan.

Korawe tuyoshek che chang' chepo temiik en inguni ako kokinetgei tuguk che chang' chepo temishet anan kasishek che kisuldaen chepo mbar. Chotet ko che u chu, yache ko i temindet age tugul icheng' minutiet ne ichame ako ingen irip komye ak inetgei inai kapisa ole yache keriptan asikopit inyoru kamanutiet ne oo anan inyoru rapishek che chang'. Ko kopur konetgei ole yache ketemishaita. Kora ko yache inai kerichek che nyalun kepirten asikopit ko mnan mianwogik minutik che kemin ko maite inyoru asenet.

En boishet ne oyoe komiten pandep tai amun kongeten nanam kasitab temishet ko kikowalak sobenyun anan kikowala ole oteptoi ngamun kironyoru kelunoik chechang kobun temishet, nebo tai missing ko kikokonon atesentai boishonik kuk alak amun anee kotam ochome amin tukuk chebo orowek chetuten sikopit ages ak alde ak atesestai amin minutik alak ko nitet ko kikotoreton missing asomesane. Lokok ak ateken Korik ak ateset okot koraa minset nebo tukuk alak ko minset ko kibunchi komonut missing en pamdap tai nenyunet.

En emoni bo Kenya ko kikotoo sirkalit tukuk chechang chebo kipagenge netoreti temik kisuldaen boishonik kwak, nebo tai ko en sirkalit nemii en inguni ko kikotoret temik kokochi kotoldoloiwek en beit nemii ngweny sikopit komuch koityi agetutuk kotoldoloiwek chotet sikopit kisuldaen temishet ko nitet ko kiko change omitwokik en emet ak koyet mungaret . Koraa ko kikotoret kipagange neikoito keswek che kikinde kerichek ko koronekitun sikopit yon kamim temik komaimuch kwam tyongik ak korutu minutik chotet tukuk komie.

En emoniton nibo Kenya ko chang temik cheisuldoen kasishek chechang chebo temishet ako ichek kimokinigee chepkondok chechang sikopit kisuldaen boishonywan nebo temishet ko nitet ko kokopit korik chechang cheikoito besendo nebo rabishek koityi temik sikopit kotesen kasinywan nebo temishet ko en temik tukul kotindo agetutuk kot nechome kosomen rabishek, ko yon kaamch rabishek konyite kartasisiek ak ityo koib koba kot neigoito besendo sikopit kikochi rabishek chotet kotiyengee kole komoi chetyan ko nitet ko kikotoret temik chechang.

Kipagengeishek chechang koribe kiyagik kogeer kole konyochigee tukuk tukul chemokingee amun kiyagik konyolu kinde kiwanchet nemiten suswek cheime kwak ak komuche koraa kor kogoe beek en sait ne notet sikopit kokoito ichek koyechekitun ak kokon cheko chechang. Ko ole kiriptoo kiyagik en mionwokik chechang koyoche ko Kila arawet konyokechekeni kiyagik chutet sikopit kenai kit neu chemetapgee nebo borwek kwak , ko niton koyoen kiyagik komanam mionwek chechang ko en kemeut ko kikechop kele kiyumi tukuk cheu marurek ak mobek akekonor siyon mii kemeut kokochi kwam.

Korikab rabishek en korenyon komoche temik tukul kilipan isurut sikopit koik cheyonotin en temishet ko nitet ko kit neu missing en temik chechang ngamun temik alak koborchingee kochenge rabishek cheiboishen kotesen temishet nywan Ako koraa icheket kokilegee missing sikopit kosich rabishek kotoreten lokok kwak en somananet ak koraa koboishen kobaen lokok kwak, ak yon kapit koraa tukuk chebo nyosut keboishen ketoretengee ko nitet ko maiyanat missing en korenyon amun alak koyoen temishet chemengech chemonyoru rabishek chechang.

Simoit ko kit nebo komonut koraa missing en mungaretab temik en kasari amun en inguni ko kikowalak emet anan kikoit tukuk chebo kasari ko noton komokingee simoit sikopit keboishen kegeeren tukuk chechang chekimuche ketsen mungarengung kou tukuk chemiten en sobet chetot kotoreti itesen mungaret. Koraa simoit kotoreti chemungoroidet kopirchinen kastomaek chik sikopit komuche konyor icheket en sait ne noton amun sait ko kit nebo maana en mungaret yoche iripchi kastomaek sait sikopit komochelewoso ak kocham anan kobwa Kila nyokwolun tukuk.

En inguni ko temishet Kobo komonut missing ak kikotoret sirkalit kipagengeishek chechang cheimuche kotoret temik chechang kisuldaen kasinywan nebo temishet amun temik chechang komokingee kotoldoloiwek chekororon ak keswek chekororon ko noton koi Koko sirkalit kipangeit sikopit kotoret temik konyochigee kotoldoloiwek chekoron ak keswek chekororon. Koraa komiten kipagengeit netoreti temik kochemgi kastomaek chebo rurutik kwak nitet ko kikotoret sikopit komowo ngweny beitab rurutik kwak kobwone kipangeit nitet ak kotoret kwolji tukuk kwak sikonyor chepkondok.

Yon kobosom anan kokikonon besendo nebo rabishek ko tukuk cheorope sikopit kotokos temishenyun ko omin tukuk chebo orowek chetuten sikopit osibonyoru chepkondok ana onyoru komonut neo yekokoruryo chetai oketyi koraa amin alak chebo orowek chetuten en yon ko kongetwon rabishek alak sikopit asuldae boishet age neu iboishen en tuket alde tukuk Ako tesetai koraa korutu tukuk alak en imbar konitet koyoon onyoru anan koropa chepkondok chukokobesen ak onyoru keljin missing en rabishek chute Kotor komomere kowee.

Yoche ko itemindet itinye ngotutik chekiteren nyosutik chetoreti kopitu en imbarengung kou yon imoche imin tukuk koyoche ko kirinai ile tukuk chotet chemoche imin kotam kotoret arowek atak ako kemine en arawet oinon amun orowek tukul komagergee mii orowek chelole soiti sokomiii orowek cheroponi soit kotiyengee minutik chemoche imin koyoche yon koibutyi betut newo ropta koyoche ichop kerichek sikopit isipipit tukuk kuk somanam mionwokik chetot kokonin asenet neo akiwe asara en tukuk kuku.

En kanetenyun okere ko roisi kesich besendo sikopit kotesen boishet en inguni amun en kasari ko kokopit bik chechang anan besenuokik chechang chekikoito en muswoknotetab kasari anan en sobet ko imuche ko iteminde ichengigee ole oyonii akopit isome chepkondok che korun imuche iwekte. Koraa yon isome ikee ile komin betushek atak siwekte chepkondok chote sikopit inai ile imine minutyet ainon nesin korure komait betut nekiwekto rabishek chotet konitet Kobo komonut missing ngamun toreti itesen temishengung en.

Siretab koitoshek Kobo komonut missing en mungaretab temishet ngamun koitemindet koyoche itinye kitabut neisirchini betushek cheyoche imin tukuk kotiyengee ak oletam kou itondap emet koyoche isir Ile inome ou tukuk chute ako imoche imin chetyan ako moche chepkondok chepkondok chetyan sikopit keswek chute. Ko nitet kotoreti sikopit iku chemungoroidet nepanganat akinyoru keljin neo agamun kotimin tukuk kuk komepanga oleyoche kowendito ko imuche kokonin asenet neo amun mekuye ole kowendito itondap emet.

Yon itinye tugaa somok chebo chego Ako imoche isir en kipagenge netere nyosutik ko koitemindet ko simenyoru asenet neo anan ilipan rabishek chechang koba kipagengeit nitet nitere nyosutik koyoche isir teta agenge en kipagengeit nitet amatisir ile teta oinon siyon konyor nyosut teta ko imuche kityok isir isirchi bichutet chubo kipagenge sikopit komuche kotoreti kolipanun nyosutyet notet anan kotko kipagengeit notet komoche kesie tugaa tukul koyoche kityok isir siyepit nyosut kotoreti.

Koi temindet konyolu itinye kitabushek chekisire chebo rabishek netai ko yoche isire minutik ana tukuk chekemin en imbar isir ile keboishen rabishek atak inam item imbaret akoi ko koruryo minutik chotet ak korun kororyo isir ile kenyorchigee rabishek chetiana akopit iste chekokeboishen inoe ile kenyorchigee komonutyet anan kenyorchigee baita netyana. Koraa konyolu itinye kitabut nekisirchin mara kokesom besendo isire ile kokesom chetyana si betut newektoi iwekte chechotet.

Yon kosom temik chemengech besendo koyochingee icheket komonutyet neo amun ikoin ichek kotesu temishet nywan anan komin tukuk chekostes en chetam komine kokoin nitet koet anan kochenga rurutik en emetab sikopit komokinyor rubet yon miten kemeut emet. Koraa besendo e temik chemengech kokochi koraa ichek konyochigee tukuk chechang anan kotess olienyw nebo sobet angamun tor komuche ichek kilipan bilishek tukuk chemokingee en sobenywan akopit kobur akichek en sobet nekararan kou bik.

Nyoru kewelutik chechang temik chebeseni moshinishek cheyechen chebo imbar ngamun moshinishek chutet Kobo beit nebo barak missing ne kotisom komoche ichito neikilegee anan nechutu rabishek chechang yon kiboishen moshinit nitet ngamun mokingee kelipan kile arawet rabishek chechang missing. Koraa besendo nebo moshinishek komoche bik chechang chetononu yon kebesem sikopit yemewekte konyokecheng bichotet sikopit komuche kilipan rabishek chotet ko niton ko konu wuindo neo.

Chang ortinwek cheimuch konyochigee besendo temik chemengech kit neyoche kityok kotindo ko kipandet ak kii nemoche koita rabishek chotet komuche inee kwo benkit agenge ak kosom rabishek kotiyengee ak ole imuche kilipan ko nkishe komoete rabishek kotiyengee kityok yoche ilipan en kasarta nekokonin sikopit komokonin ilipan rabishek chechang. Kotko tindo chaik anan koboe tugaa komuche kwo kipagengeit agenge en chutet ak kosom rabishek chemoche komoyete kipagengeishek.

Koi chemungoroidet nebo imbar koyoche ko rabishek kuk chekesich en imbar irib komie anan ikonor en oret nenyolu koyoche yon kesich rabishek iboishen en oret nemonyolu ko nitet kokonin asenet neo missing. Keljin nenyoru chemungarainik cheyoe mungaretab imbar kotoreti ichek en temishet nywan yon moche kotesu temishet inendet konemu rabishek chekikonor sikopit kotesen temishenyin ko nitet kotoreti indendet sikopit konakta en temishenyin akoi temindet neo missing